Ka warango pichani maber tinwang'o ni ntiere gikmang'eny madhi mbele. Mano koting'o pith nwach waneno ka ntie diek mantiere kanyo to chal ka gima gichamo gik moketnegi kanyo to kata kirango gik moketnegi kanyo tidhi fwenyo ni gin gikmok malong'o. Ineno ka ntiere kanyo water melon, kitungu, cabbage chal ni gima dhi mbele maber karkae en ni nitiere pur madhi mbele to mano gima ber kendo ifwenyo ni en gima nyalo kelo chiemo e gimomiyo kata waneno ka diego bende imiyigi chiemo to gicham eh.

Kawarango pichani, to wafwenyo ni nitiere um oduma moko kata tiang' moket e pick up kanyo, to chal ka gimitero kamoro. Koro kwarango pichani maber to wafwenyo ni gik makelo mor e pichani en gimiluongo ni pur gohala, wafwenyo ni nitiere pur madhi mbele kar ka, to chal ka gima gigi bende chal ka gima kata itero gi echiro kata ng'ato kaw, kata ong'iew gi kamoro. Ae wafwenyo ni nitiere pith, niwach gigi kaponi nyalo bedo ni itero ni dhiang', kata inyalo bedo ni itero ni jamni moko mondo ocham. Ae wafwenyo ni, transport bende en gimoro malong'o kar kae niwach wanyayudo kaka gari ni ringo, koro magi gik moko mwafwenyo ni kelo mor e picha ma omiwa kaeni

Pichani kawarange mos to otemo nyisowa ni ngeny jii modake piny sani otiyo gi simu e timo shughuli gi mag gi mopogore opogore .Iyudo ni ngeny jii tiyo gi Mpesa e chulo gik moko ma ginyiew kata gik moko magidwaro. Koro kangiyo gragh ni tomiyowa comparison kaka wan, ngenywa watiyo gi iluongo ni mobile money mano Mpesa, nyalo bedo bank kata moko go bende. Koro ngeny dhano sani nigi simbe to gitiyo kodgi kaka, gitimo gikgi kaka gichudo, gik moko aila go. Koro iyudo ka ngeny gi nigi needs mag gi kaka gichudo. Eeh

Gik matimore e pichaga kae, oting'o kanyakla gi ohala.E ng'eny gima gitemo lewora kar kae newach waneno ka ng'ato oketo lewni kacha to jonyiewo nitiere kacha. Nitiere ng'ama ochungo niang' kanyo kauso otemo lerowa kabisa kabisa ni ohala en gimoro maber, kendo en gimakelo mogo e mesa. Kanyakla kiweri gi ohala nitiere gimoro kendo ma gitemo wacho kar kae ni pur e gima ber niwach niang' en gima iyudo nipidhe to kosepidhe bodongo to en gima inyalo loke ohala kata kampuni kata kaki iuse kaki iuse ni. Koro ohala gi income e gima gitemo lerowa kar kae

Gik makelo mor e pichani en gik motingo kaka infastructure motingo yore moger mabeyo kanyakla koda ute mabeyo moger, otingo nyaka gimi iluongoni transport madhi mbele kwaneno kantie geche maringo koni gi koni. Nitie gik moko miluongo ni lightning, waneno ka picha moro ni nitiere kuonde ma rieny matiendeni nitiere a lot of lightning moket kono kendo wafwenyo ni ma en dongruok, koro dongruok no ema gitemo lero kar kae niwach dongruok no en gima ber

Gima timre e picha kar kae en ni waneno kagima ipuoyo, ipuoyo ngato kuom tich motimo. Nyalo bedo ni en ngamo kelo, okelo gik mabeyo, ngama otimo maber e somo kata ngama otimo maber e community kata e familia, koro ipuoye kanyo, koro waneno ka ipamone kuom gima ber motimo. Kendo waneo ka nitire certificate ma imiye kanyo, tiende ni en ngama otimo maber kendo ipuoye ayanga e kinde jii kendo iyange kaka ngamo osetimo gikma beyo. Koro en kaka congratulations kata pak gi puo mimiyo ngat mosetimo gik mabeyo kamoro, samoro e sombe, samoro otimo maber ne joma odak go kata otimo maber, ngenyne en ngama okalo gimoro kaka penj koro ipuoye e mbele jonyuol gi jopuonje